Pith mar ngamia nigi ber mopogore opogore. Mokuongo' ngamia nyalo konyo e sombo pi ka en kuonde ma boyo boyo ma pi okyudre machiegni ahinya, ber marariyo ma wayudo kuom pith mar ngamia en chak, cha ngamia kaluore gi nondro mosetim cha ngamia ber e ngima mar nyithindo matindo tindo ma machako dongo, ber mar adek ma iyudo e pith mar ngamia en ringo' ma thothne nge'ny jomapitho ngamia e pinje ma otwo two ema yudo ber mar ringo'noendo. Mar adek en pien dend ngamia ma itiyogodo e loso gik ma opogore opogore ma konyo ngima jo pith achiel kachiel

Pith mar winjgi enie yo achiel mar miruok tich, nikech tije osebedo manok, nga'to ka odonje pith mar winygi to en okang'ma mbele mokuongo' mar miri tich. Ber mar ariyo en ringo' mar winygi nikech winygi kochopo higa mar mathi mbele kae to nitiere sama iusogie chiro to kendo thoth ji nyiewogi to thi to tedogi, ber mar adek en tong', tong' maginyuolo nigi ndhandho mamit kendo nondro mosetim gi dakteche wachoni tong' mar winyni onigo bed nie oganda ketoe e chiembgi. Ber mar angwen en ni nyaka winyni kagipielo e ot kama ipithogie

Tijni itimo kod tinga', tinga'ni endi otwene jembe mapuro e toke, seche ma tinga'ni iriembo to jembe ma otwenego eko puro lowo nyaka kama ang' tinga' chopie kendo chak japur mariembo tinga'noeko duogo chien kariembe kendo chako puro nyaka kama ang kama ochopie emakonye e timo tijniendi.

pith mar nduma nikod nengo' e aluorawa, nikech mokuongo en yo achiel mar yudo tich kata miruok tich, japur kopuro nduma mano en yo achiel ma omiregodo tich kendo okochuno ni nyaka othi omany tich kamoro to osemire tich e lwete. Mar ariyo tijni nikod nengo' nikech nduma ka osegole puotho titere chiro tiuso bang' uso japur yudo pesa mokonyoregodo kendo onyiewo godo kothi to onyiewo godo gik ma onyalo konyoregodo achiel ka chiel e ngi'ma mare kaka japur.

ndalo mane pod akidoro kane adongo kane athi sikul, seche mane japuonj golowa koro wathi chamo lunch dala, duto ne aheroga neno ka dani mara nethi ga e puothe to ng'wedo alot ma butho biro godo niendi, koro nge'nyne alotni ne ajagatedoga to ne otedega mamit kendo ne otedega gi chak, koro tedo mareno nothi miya heroga kit butho kendo kanewathi ga e puotho to ne aheroga konye kendo na angi'yoni buthoni odoye kendo olose maber nikech na nge'yo ga gimawuok kuome. Kendo kawaweyo mano buthoni bende notedoga mamit nikech ne onge'ga lose makichame to iwinjoga ni chunyi oyie gi gima ichamo koro emomiyo ne aheroga tijni endi.

Thothne tijni itimogi jogo picha jomiluongo ni jogo picha kata jofwambo. Jogi eki gin gi kamera manyasani magitiyogodo ka gimakogodo weche madhi mbele kagi record godo duond joma ntiere e alworano endo alafu kendo gichokogi kanyakla kasto gitero e ute mag fwambo.

Mokwongo teknolojia mar blockchain konyo kuom duoko piny pesa ma ing'ado japiny kata ing'ado ng'ato ka ooro pesa kowuok e account mare kadhi e account mar ng'ama chielo. Mar ariyo, teknolojia mar blockchain ni okonyo keto weche e lela, oduoko chien mibadhi mosebet kanenore e i pinje madongore e sekta mar omenda nikech seche ma pesano wuok kuom ng'at achiel kochomo ng'at mar ariyo, teknolojia manyasani mar Blockchain ni nigi ujusi kendo miyo wang'eyo maber ni pesani ochomo kure to tich midhiti kode en tich mane.

Mokwongo, nyaka ibed ng'ama ong'eyo tiyogi gige go picha kaachiel kod gige ma imakogodo dwol. Mar ariyo, nyaka ibed ng'ama ong'eyo dholuo, kiswahili kaachiel kod kisungu. Mar adek, nyaka ibed ng'ama ong'eyo penjo penjo kendo penjo e yo machuok ahinya. Mar adek, nyaking'e rwakruok mondo omi idonj e tijni nyaka ibed ng'ama ong'e ndisore.